Ũndũ ũmwe wĩ haha ũrekwo nĩ gwĩkĩra irio thumu, ũndũ ũmwe wa bata wa wa gwĩkĩra irio thumu nĩ gũkorwo irio ici cigũkũra na hinya, cikũre na ciheme ciheyane magetho magetha mega, yani magetha maingĩ, na wĩra ũyũ ningĩ noũteihagia kũheyana mawĩra, tarĩu andũ makona wĩra, akorwo nĩ andũ me megũkĩona mbia mahote gũĩteithia, rĩu korwo nĩ wĩra wa gũthondeka mũgũnda, mũgũnda ũgakorwo naguo nĩ wagĩrĩire nĩ kũhota kũnyitĩrĩra mĩmera mĩingĩ ũrĩa kwahotekana.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha nĩ ũrĩmi wa mbembe, haha hekuonekaga nĩ mũrĩmi ũthiĩte kũrora mĩmera yake. Ũndũ ũyũ wanjagia na gũtheria mũgũnda, mũgũnda ũgakorwo wĩ mũtheru kuma kĩmera kĩu kĩngĩ, ũgakorwo nĩwarĩmwo maria mothe nĩmehera, mũgũnda ũgacoka ũgakĩharĩrio ũgatemwo marima, ũgaitwo thumu, thumu ũkahurunjwo marima-inĩ, thutha ũcio mbura yaura kana yagwa, gũgacoka gũkahandwo na mũbango, kũringana na spacing ya mũgũnda kana ũrĩa ũkwenda irio ciaku cikũre kana kũringana na gĩthomo kĩa ngirigaca. Thutha ũcio nĩikaraga kahinda gatarĩ kanene ũguo cigacoka nĩciaumĩra, thutha ũcio nĩcigũkorwo cirĩmĩrwo, cithikiĩrĩrwo, nĩgetha cikorwo nĩcikũgĩa support ya kwĩnyitĩrĩra nacikorwo nĩcigũciara maciaro maingĩ na mega. Thutha-inĩ hau nĩhakoragwo na ningĩ cingĩhũrwo cingĩnyitwo nĩ magunyũ, nĩcihũragwo ndawa yakũraga magunyũ macio, nĩgetha mbembe icio cikũre ũrĩa ciagĩrĩire, na ciheane magetha maingĩ na magetha mekũhota kwendeka thoko-inĩ, magetha mega.

Ũndũ ũmwe guona haha nĩ ũrĩmi wa mbata, harĩ mbata ĩrĩa ĩtagwo mũcinga. Ũndũ Ũmwe ũkaga meciria-inĩ ndona haha nĩnguona hena mũndũ wigithĩtie indo ciake, na nĩamu indo ici citũmĩkaga ũgacirĩithia, cikaneneha nginya cigatuĩka ciakũigana na ciakwendio thoko-inĩ, cikendio rĩngĩ nowendie matumbĩ, wendie nyama, ũguo nĩ mũndũ ũtangĩkorwo akĩona thĩna, mũndũ wĩharĩirie kũrĩma. Ũndũ ũmwe wa mathĩna ũkaga haha nĩ mĩethere ya irio, nĩamu rĩmwe nĩcigũkinya kahinda cigatuĩka citingĩhingũrĩrwo, yani cikerĩithie nonginya cirĩrĩithio cirĩrĩa irio cia makũnia, ũguo nomginya mũndũ akorwo na mbia na nonginya akorwo na aruti a wĩra tondũ nonginya cirĩkĩheo irio, ciheo maaĩ, ningĩ cihatĩrwo kũu cikaraga, ũguo, ningĩ itirĩ na maũru maingĩ, nĩ wĩra mwega ũyũ wakũrĩithia mbata.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha nguona nĩũrĩithia wa thamaki, na hena nyamũ cienjetwo na cigekĩrwo maaĩ nacigakunĩkwo na maratathi nĩũndũ wa kũgirĩrĩria maaĩ gũthiĩ nathĩ mũno, na nguona hena andũ marĩgamĩte hau ũguo, na karĩ irio marahe thamaki na magĩkĩroraga ũrĩmi ũrĩa ũrathiĩ nambere. Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ andũ mebangĩte na handũ ha kũrĩma handũ hanene, mũndũ wĩna maaĩ maiganu makũrĩithia thamaki, mũndũ wĩna indo, mbia ekũhota kũgũra irio na ahote kwandĩka aruti a wĩra, ũguo nĩ ũrĩmi wa thamaki ũrathiĩ nambere haha.

Ũndũ ũmwe ũmenyo ũrĩa ũrabatarana kũrĩma irio ici cirĩmĩtwo haha ni ũkorwo na mũndũ wĩharĩirie na mũgũnda mũnene, mũndũ wĩna aruti a wĩra, mũndũ ũkũhota gũtaimana n rĩera wega hingo ĩrĩa kũraura nĩ getha irio ciake citigakĩũme nĩ rĩua. Mũndũ wĩharĩirie na thoko wega ndũgakĩrĩme irio ũthiĩ hathara, na gũtaimana na thoko rĩrĩa thogora wa irio ici cikoragwo cirĩ igũrũ. Na mũndũ ũkũhota kũhũra ndawa. Ũguo no nginya ukorwo na mbia cia kũhũra ndawa nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria tũtambi nĩ getha irio ciaku cikorwo ciganĩire ikĩro ĩrĩa cirendekana thoko-inĩ nĩ getha wagũrĩrwo ugĩcokie bainda ndũgathiĩ hathara.

Kĩndũ gĩkĩ kĩonekanĩte haha nĩ mũthemba wa ng'ombe, na ng'ombe ĩrĩa nyendete mũno nĩ mũthemba wa Fresian tondũ nĩyo ĩgĩkũraga gũkũ gwitũ, nĩyo ĩkaga wega na nĩyo ĩhotaga gwĩtiria rĩera rĩa gũkũ, rĩrĩa kwĩna heho na rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ, ũguo nĩ ng'ombe nginya mĩrutĩre yayo ya iria ĩrĩ igũrũ, ũguo nĩ kĩndũ gĩkũhota gũgũcokeria bainda, na nĩgĩkũhota gũgũthondekera thumu mũingĩ wa ũruti waguo wa wĩra, angĩkorwo nĩkũrĩma irio ciaku kana kũhurunjĩra thara ũrĩa ĩkĩrĩaga, gĩgakorwo nĩ kĩndũ gĩgũkũhe mbia na gĩkũhe thumu.

Ũndũ ũyũ ndawona ngwĩciria ngona mbia nĩ amu haha nĩ ũrĩmi wa kahũa. gekuonekana nĩ kahũa keruhĩte ũũ wega atĩ agatua no gĩthĩ-inĩ egũtwara, athimerwo na akorwo nĩ mũndũ ũkũheo mbia. Ũndũ ũyũ nĩũteithagia rũrĩrĩ-inĩ mũno tondũ nĩ ũheaga andũ, ũgakora mũndũ nĩetĩra andũ aingĩ wĩra arĩa megũkorwo mateĩthĩkĩte hau tondũ nĩmekuona mbia. Agakorwo nĩ kĩndũ kĩngĩteithia na kũnyuo nĩ amu andũ nĩmakĩnyuaga kahũa aingĩ. Magakorwo nĩmeekĩra mwĩrĩ wao ũrugarĩ nĩ amu kahũa nĩkaheaga andũ ũrugarĩ mwĩrĩ-inĩ. Hakorwo nĩ maũndũ me gũthiĩ wega.

Kĩndũ gĩkĩ gĩkwoneka haha ngũona ta arĩ supermarket. Ĩrĩ maũndũ maingĩ ĩteithagia andũ nĩamu mũndũ nĩegũkorwo athiĩte handũ hamwe na agakorwo ena indo ciothe arenda handũ-inĩ hamwe na akorwo nĩahonokia mahinda make. Ũndũ umwe haha nĩĩheaga andũ wĩra. Ũgakora nĩkwandĩkĩtwo andũ aingĩ thitoo-inĩ ĩmwe arĩa a gũbanga, arĩa harĩa a kũrĩhia, andũ a ũgitĩri, magakorwo nĩmarona wĩra na magakorwo nĩmekũona mbia. Kĩndũ kĩmwe nĩ hateithagia kũrehe indo cikorwo ciĩ hamwe, andũ magakorwo matigũtinda makĩũrũra kũndũ kũingĩ magĩcaria kĩndũ kĩmwe na kĩngĩ.

Ũndũ ũmwe ũngĩkwo kwagĩrithia nyamũ ici nĩ ũkorwo mbia maragũra na thogora mwega, thogora ĩtekũraga mũrĩmi ngoro na thogora ũngĩtaithia mbia cingĩtaithia mũrĩmi, na mbia angĩhota gwĩka ũndũ nacio, na thoko ĩkorwo ĩ hakuhĩ mũno na arĩmi nĩgetha mũrĩmi ndagakorwo nĩaratũmĩra mbia nyingĩ gũthiĩ nginya kũrĩa indo icio cikĩendagĩrio, agakorwo mbia ciake nĩekũheo kahinda karĩa kagĩrĩire tikwendia ũmũthĩ ũkaneo mbia icio thutha wa kahinda kanene nĩguo hakorwo na mĩbango ya ũrĩa indo cingĩrehwo, mbia cikorwo cikĩneanwo kahinda kagĩrĩire, nyamũ cikorwo cikĩgũrwo ũrĩa kwagĩrĩire na thogora mwega biũ.

Ũndũ ũmwe njĩkaga kwagĩrithia thoko kana kuona thoko njegega nĩgũkorwo, nĩgũtũmĩra thimũ yaku gwĩkĩra indo kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũgakorwo nĩciramaketwo kũu, ũgakorwo nĩkuonekana agũri a mĩthemba mĩingĩ na agũri mekũgũra wega koguo ũkaringithania mathogora marĩa mangĩhota kũgũra namo, naguo ũgathiĩ na thogora ũrĩa mwega. Rĩngĩ nĩhendekaga indi ciaku ndũkendie wĩna ihenya, wendie mũndũ ũtarĩ na ihenya, mũndũ ũhorerete, yani nĩgetha mũgũri ndakone atĩ wĩna thĩna mũingĩ nĩgetha thogora naguo ũgakorwo ũkĩendia ũrĩa ũrenda, nawe ũkorwo nĩũkuona bainda ĩrĩa yagĩrĩire, na wĩthemane na kuona hathara nene.

Maũndũ maingĩ marĩa mahũthĩkaga ma mbeca bũrũri-inĩ nĩ maũndũ ma ũthii, yani kuma haha nginya gũthiĩ handũ hangĩ yani maũndũ ma ngari, maũndũ ma irio. Maũndũ-inĩ ma ngari mahũthĩkaga ta mũndũ kũrĩha mbia iria ũrĩhaga makanga nĩ getha etĩkĩre ũingĩre ngari-inĩ yake. Maũndũ-inĩ ma irio nĩ marĩa matũmĩkaga kũgũra irio, ũgakorwo nĩ maũndũ maratũmĩka hau. Mabũrũri marĩa mateithanagia mũno haha nĩ marĩ hakuhĩ na ithuĩ ta Ũganda kana Tanzania, yani mabũrũri ma East Africa magakorwo nĩ marateithania maũndũ-inĩ macio ma kũgũranĩra na kwendanĩria. Gũgakorwo nĩ biacara irathiĩ na mbere, na ũkũrania, na andũ magakorwo makĩona baida na magĩteithĩka.

Ũndũ ũmwe thirikari ya kauntĩ ĩyo ya Garissa ĩkĩte nĩgetha andũ makorwo makĩmenya magoti marĩa mangĩrĩha nĩ kũhĩtũkĩra rĩndiũ ciao, magakorwo nĩmaratangatha rĩndiũ-inĩ ciao gũgakorwo kwĩna mbaratha ciretanwo cia cibũ, kana hendimeni wa itũra agakorwo nĩ ekwerethera andũ kũringana na ũrĩa kũrendekana na ruga ĩrĩa mekũigua. Ningĩ nĩmatũmĩkaga ningĩ makandĩkĩrwo ngathĩti arĩa mekũhota gũthoma magagĩthoma. Arĩa mena thimũ magatũmĩrwo mecĩnji, na arĩa, ningĩ gũkambwo ibaũ-inĩ ta barabara-inĩ ũguo, ũguo kira mũndũ agakorwo ena kanya gagũthoma.

Mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũrĩha maũndũ ma thirikari nĩ kũhĩtũkĩra thimũ, ũgakorwo thirikari ĩna paybill yayo mwanya ĩtatukanĩte na ya mũndũ, yani mbia watũma cigũthiĩ gwĩthirirari-inĩ hatarĩ na ũkora kana kũgerera moko-inĩ ma andũ aingĩ, ũguo ũkagirĩrĩria ũici wa mbia nĩ arĩa mahũthĩkaga kũiya hau, nĩgetha rĩrĩa mbia ciakwa ciakinya direct na ũtegũbatara gũtinda ũgĩthiĩ wabici-inĩ nĩkũrĩha, ũgakorwo nĩwahũthĩrio mbia ciagũthiĩ transport na kĩrĩa, na marĩhi magakorwo nĩmakinyanĩra.

Njĩra ya kũgunĩka haha nĩgũkorwo mũndũ akorwo kĩndũ ndũrabatara mũno, nĩ egũgĩcokia harĩa agũrire kana kũrĩa aheirwo na akorwo nĩegũcokerio mbia, kĩndũ kĩu ningĩ nogĩcokerio mũndũ ũrĩa wĩna bata nakĩo magakorwo nĩmegũcenjania, akorwo wĩna gĩkĩ, naniĩ ndĩnakĩrĩa ũrabatara kĩrĩa ndĩnakĩo nawe ũrabatara kĩrĩa ndĩnakĩo magagĩcenjania, magakorwo nĩ andũ mekũhũthanĩria maũndũ na maica ma andũ magakorwo maikarĩte ũrĩa magĩrĩire.

Ũndũ ũmwe ndekire haha nĩgũkorwo ngĩkĩra cora, matawa marĩa ma security yani maya ma nja ma ũgitĩri marĩa makoragwo na nja, ngĩmacenjeria rĩu matũmagĩra cora na ngĩgũra mbarumbu iria citanyuaga hinya mũingĩ wa thitima, yani icic cia thikũici iria cirauma marathondeka, iria ciragaithĩrĩrio mũno nĩŬndũ nĩcitaithagia kũnyihanyihia thogora wa thitima kana mũnyuĩre wa thitima, ũgakorwo thitima akorwo ndiramĩhũthĩra ngakorwo nĩndamĩhoria, akorwo kĩndũ ndiragĩtũmĩra ngakorwo nĩndakĩhoria, na nĩndakĩeheria thitima-inĩ, ũguo thogora wa thitima naguo ũgagĩthiĩ thĩ, na mahũthĩro mayo magagĩthiĩ thĩ onamo.

Kĩndũ kĩrĩa tũgũraga indo na tĩgekĩra tũgĩtaga o iratathi kana kamũhuko gagũikia indo. Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũthagĩria andũ wĩra wa gũtinda ũnyitĩte indo na moko, indo ciaku igakorwo ciĩ handũ hamwe, ũciganĩrĩire wega na igakorwo ciganĩire wega, nĩmagiragia indo gũthiĩ cikĩgũaga kana mũndũ gũthiĩ akĩonaga kĩrĩa wagũra nĩamu maratathi maingĩ ma thikũ ici makoragwo mena m,arangi ũguo ndũngĩona kĩrĩa gĩthĩinĩ mũndũ akuĩte, ũgakora mũndũ ena ũgitĩri gũkorwo andũ nĩmekũmenya kĩrĩa ũkuĩte magacũngĩrĩria gũkorwo nĩmegũkũiya, ũguo nĩmagiragĩrĩria maũndũ ta macio na andũ gũkorwo mebangĩte wega, mũndũ akorwo aiganĩire handũ hake na tũindo twake atekũgia arĩa angĩ.

Maũtungata ma thirikari marĩhagwo na paybill ĩmwe nĩkũgirĩrĩria andũ gũkorwo ma yani paybill ĩgakorwo nĩyamenyeka nĩ andũ aingĩ, mũndũ agagĩthiĩ akũhe paybill yake akorwo nĩakũiya mbia. Na tondũ mbia ciragĩthiĩ obici-inĩ ĩmwe na nonginya cikorwo na kĩndũ kĩmwe yani handũ hamwe ciratũmwo nĩgetha andũ makorwo mamĩmenyete wega, na mũndũ agakorwo nĩ namba hũthũ nginya noũmĩmenye na mũtwe kũgirĩrĩria handũhothe rĩu ũngĩenda kũrĩha, nogwetha, na nĩũkũmĩona oihenya ũtegũtinda ũkĩgiĩka kana ũkorwo wĩrwo nĩwatũma harĩa hatagĩrĩire, nĩkĩo yatũmirwo ĩkorwo ĩ paybill ĩmwe, ma ũtungata mothe ũkũrĩhĩra handũ hamwe maũndũ maku makorwo nĩmahingĩka.